Olebaishoitoi banganutik ab soet KO kipsomaninik kochang mising kobaishen muswaknatet Nebo kasari Koba kamanut anyun niton amun soet en olongingende kotinye gei ak muswaknatet Nebo kasari imuche kipsomaninik kosomanen anan komuche kenyorunen tuguk chekikuren sikomuch konget kosomanen Koba kamanut niton amun tareti kipsomaninik konyor tuguk chelelach cheimuch kotaret icheket

Kararan anyun mising ngalalindo yanindoi Chito insurance Nebo meindo en emani Nebo Kenya ko insurance Nebo meindo kekuren social health authority anan kebare shako olon itinye Sha initon imuche iwe sibitali sikomuch kinyain en Beit nemiten ngweny anan notonnmi magojaishwek chebaishe kityo Sha ineken ko Sha kotam kelubani chepkondok tuten en kila arawa kotiyengei chepkondok chename en kila arawa kotko Chito netomo konyor kasit kotam KO bokol somok Sha initon chelubani en kila arawa Koba kamanut mising niton anyun amun kikotaret oleon mising akotaret bik sikonyor kanyaiset en atgai tugul Koba kamanut anyun niton Sha ini kebaishen Kenya en bik oleon mising ki en atgai tugul en let yon kokimiten nekebare NHIF national health insurance authority ko NHIF kokigergei ak Sha kaik kityo ki chi agetugul koyache ketilen shilingishek bokol mut

Eeh kaburuut en emeen en komostaa ne abunu ko ko kikomuuch kowaldagei missing eeh kiaanien en olikinyei, en olikinyei ko kicham eeh ko chaang tuguuk che chaang chekikyae amuun kimii baraindaa ne wooh ako kora komii tuguun cheimuuch kebaisheen netai amuchi ale ole kikokwaldagei ko kikochanga biik missing ingianien olikinyei, kii en olikinyei ko ki tuteen biik Missing eeh ako kora kieechen mbaronik anan koreet nekitinyei biik ko kiwooh missing kimuchei koyai chitoo kabatisyeet ii anan konam akoot koriib kiagik ii ko kiboo kamanut missing amuun kiin koriip ii komuchei kotareteen lagook kwaak ii anan kora koyai kaziit age tugul ne taretii kobaa kamanut kokiboo kamanut anyuun nitoon missing ako kora sabeet ko kotomah kowaa Barak missing ngianien nguni, kimakomii Barak tuguuk che kebaisheen che uu sugariuk, ii , sabunit ii ,tuguun chekibaisheen, kitandeet ii ngecherook ii, ak alaak che chaang ko kiboo kamanut missing amuun ii kotaretii biik kobwaat eeh.

Oleibundo bik ab Kenya somanet oleibundo kalyet en bik ko sikomuch kochamia bik kochanga mising ako oret netai oleibundoi somanet kalyet ko olan kayumak lagok en sugul Koba kamanut mising takorkobwanen en wasasi anan sigik chebo lagok chuton kongalale Kole kitaretetoi anolagok cheyache koyamia en sugul yache kolian yache kobur en sugul ko icheken sigik cheyache kokon chepkondok Koba kamanut mising amun kotimakon ichen chepkondok akomamuch kobur en kibagenge Kotor komasirtos lagok Chu ko olon kabur en kibagenge akochomia sigik kochamdos agichek lagok Nebo aeng koraa kongeten lagok Koba kotioyo koyetuiyo konam kolenjigei nyon kebe konyon Kotor kochamdos amun sigik amunkakochamia lagok Koba kamanut anyun niton en atgai tugul okot en Kokwenyun

Eeh miten biik che magareek en kokwet nyuun ii anan ii kora komiteen eeh che tindaa rapisheek anan ko chepkondook ako chaang tuguuk che yae sikomuuch konyorjingei chepkondook chutoon netai ii ko biik ole wooh che magareek ii ko yae mungaret imuche kokiyaat mungaresiek en taunisheek che che chaang kobuun komosweek che chaang en emanii kingen kele mungaret ii olaan kenam ii kotindoi chepkondook che chaang missing ii kiaanien éh oldagei eh mungaret ko imuuchei iyai mungaret nebo simoisiek, mungaret nebo ingoraik, mungaret nebo tugun chebo nini koot anan ko mungaret alaak tugul komuchei kogon chepkondook kora eeh bichutoon che magareek ii koyae kora kabatisyeet naan ignore age tindaa kiagik che chaang missing, ko imuche ye aldaa nguni konyooru chepkondook cheimuche kotesetai boisiet nyiin ko baa kamanuut missing olaan kagiyai mungaret ii ak ketesyii kora kabatisyeet ii ak kesoman kiteen anan kesoman.

Chang tuguk mising chekeyae en olon kerutechi Chito en kamasta neon chichiton ko komuch kochunda choronok akochame ongalaldosi ako Chichiton komuch konotubche anan kocheyae kokerutechi ko olon kewe irutechi Yu Chito kotam simatos kokewee irutechi Chito koolon kerutechi Chito Chang tuguk cheyai kit netai olikirakete ketache anan nekaba konekatakse kotam kechobe amitwagik sikomuch koyai kwamis akoyai tugukakobaibaigei icheket sikomuch kobwat Kole en betut nekile kokikemwachi Kole iwe olemi icheket akobo kamanut mising niton kikotech kibagenge en kokwet akokiketechat kibagenge en bik chetubcho anan ko bik chechoronok konmba kamanut en nitonamun koraa koibu chamnyet en bik aknolami chanyebkokonu bandaitai en emoni

Kainutik ab katuiyoshek cheyechen en emet en ab Kenya konaatin en bik kochangak mising kobaten amwae kityo aeng kobeku arawet ketebenam ko netai kekuren Madara day ko madaraka day ko katuiyetneingenbik chechang en emoni necham kebaibainchin betut niton akotuya gei bik chechang kobun kamaswek tugul cheimuche kobaibait betut nekinyoru emoni independence Koba kamanut mising amun kibaebaenchinchekimuch kebare komu anan kochekibarchigei kora Nebo aeng komiten Jamhuri dayakohokiday ko betutkatuiyetneyumu bik chechang en emetakobo kebaibainchin akobobuhuru nekinyoru emoni Koba kamanut anyun niton mising amun tuyoshek chuton koibu kibagenge en emet ab Kenya akomuche koyumak bik tugu

Cities chekitinye en Kenya ko mut ako ichechuto ko taonishiek cheyechen mising en emoni sit-in netai kekuren Nairobi Citi ako Nairobi city Kole yelemi tugug chechang cheyechen anan head quarters Nebo serikali Nebo emoni city Nebo aeng kekuren Mombasa cutie Mombasa Citi konekitenb ak bek chebo Indian ocion anan ko barit Nebo India oceon city Nebo somok kekuren Nakuru ko Nakuru komiten rifti valley ko Citi Nebo somok en emoni city Nebo angwan Kisumu counti Kisumu Citi ko ba kamanut mising amun bi kwak komiten koibe samakinik akochanga tuguk chekeribe en taonit noton mu kekuren nikotakikoin kemurtechinbkoik taoni neon ko Citi Nebo Eldoret Citi ko chuton ko cities chebonebo emet ab kenya

Eeh chaang kelchisheer chekibaisheen ketere managet managet ko ki koeg kaimutiet eng biik che Tako mengeech ko en olaan tugul olaan kamache koyai tetutiet ii komuchei kobaisheen kercheek chutoon sikomuuch ii koteer managet ii nekaimuuch mara ka makimachei ichegeet anan kamapagaan kobaa kamanuut anyuun missing korotwech kercheek chutoon there managet amuun taretii biik , sikomuuch konyoor chepkondook cheimuuch kotareteen kei ak ye katoreet kei ko betut nekait anyuun olaan kikopangaangei bichutoon ii kobaa kamanuut missing eng ingomagaat ichegeet kora kercheek chutoo ko naan kobaisheen biik alaak ii komuuch koter sikisheet mat itakosikis chepyosook chutoon ko bo kamanut anyuun olaan kakiriib kora ak kebaisheen kercheek chutoon komyei Mae kebaisheen kila kila sikomuuch iterengei tuguun chekamemachei koba kamanut olaan kakipangan gei en at gai tugul.

Eeh achame aalis en apit nekigureen jumia anan ko apit nekigureen killmall eeh naalishe aboisien tuguuk chutoon kobaa kamanuut missing amuun kimuchei kiitwaan tuguuk kobwaa eh olaan menyei ii anan ko ole abureen koba kamanut anyuun nitoon amuun dukosiek chutoon bo boisien musangnatet ab kasari ko inyoruu kit nekemachei ichakuanii kiit nekemachei ichakuanii baka saisiit nekemachei eeh dukosiek chutoon bo eeh kasari anan boisien musangnatet ab kasari ii ko aldaa tuguuk che chaang aldaa kobaata ingoraik ii simoisiek eeh tuguuk chaan eeh spikainik ii eeh amplifiainik ii kobataa laptopisheek ii kompyutainik ii ak alaak che chaang Kobo kamanut anyuun missing amuun akot kora kilupandaa rapisheek kobaa dukosiek chutoon ii ko raisi missing iibe baraindaa ne mingiin koot ako en betuut agenge anan ko aeng ii ko Koinyorjigei tuguuk che kemaen kobaa kamanuut anyuun nitoon amuun ripee sait.